Ng'ombe cia iria, na mbũri iria cĩa maguoya maingĩ, ng'ombe ici nĩ ikoragwo ĩkĩhota gwĩtiria heho, ningĩ rĩera rĩa gũkũũ nĩrĩtũmaga gũkorwo na mahuti mĩeri yothe ya mwaka, citibataraga mũndũ akorwo na mũgũnda mũnene, nayo nĩtagũkũ gwĩtũ tondũ matirĩ migũnda ĩyo mĩneneĩ, ĩgakorwo cĩagĩrĩire makĩria, thogora wa iria naguo nĩ ũkoragwo wĩ mwega ũguo arĩmi aingĩ magakorwo makĩrirĩria gũciga, mbũri cia manyoya maingĩ nacio cigagũo tondũ nĩ irĩ ĩhoti wa gwĩtiria heho ya gũkũ, ningĩ ĩtibataraga ũrĩithi munene, na ciũmaga thogora mwega, ũguo thoko ya cio nĩnjega, noguo arĩmi aingĩ magakorwo magĩcienda tondũ onacio itibataraga mĩgũnda mĩnene, wacihingĩra ohandũ hanini ũcihe cumbĩ na maaĩ nĩ ũguo.

Arĩa me mĩgũnda mĩnene nĩ kũmĩgayania mamĩgayanagia na ciugũ nini nini nĩgetha maiga ng'ombe kiugũ kĩmwe kwa ihinda rĩngĩ rĩa kiumia kĩmwe, yarĩkia kũrĩa hau magacitwara kiũgũ kĩngĩ nĩgetha hau naho hamere nyeki. Angĩ nao mendaga kũrĩma mĩgũnda ĩyo magatigia o harĩa makĩire ng'ombe, nakuo kũu marĩma makahanda mahuti ma ng'ombe icio noguo gũtigĩrĩra mũgũnda ũcio wĩna umithio makĩria kũrĩ ũrĩa mangĩrekereirie cithiĩ ikeethere nyeki kũu mũgũnda ũcio.

Mũrĩmi nĩ akoraguo na ũhoti wa gwĩthurĩra mbegũ ĩrĩa arenda kumana na ng'ombe ciake ũrĩa ĩhana, kana hinya ũrĩa cinaguo wa gũkuwa mbegũ ĩyo, noguo nĩ ũteithagĩrĩria mũrĩmi gũcenjia, rũru rwake kwa ihinda inini, kuma kũrĩ ngombe iria itarekaga wega rĩngĩ citirarĩ na iria mũno, ngina kwĩ ng'ombe cia gĩkĩro kĩa igũru iria njega atekũhũthĩra mbeca nyingĩ, nacio ng'ombe icio cĩa cindano cĩa ciarwo nĩcikoraguo na ũhoti wa kũheana iria rĩingĩ, na gwĩtiria mĩrimũ, noguo igakorwo na uumithio mũnene, cindano nĩ ĩgiragĩrĩria ng'ombe kũnyituo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na, kũhuthĩra ndume, na nĩnyitaga na ihenya, kũrĩ ũrĩa ndume ĩnyitaga ũguo ng'ombe ĩgakorwo ĩgĩciara maita maingĩ ĩtegũte

Wagi wa gĩthomo, kũrĩ arĩmi kĩgĩĩ ũrĩithia wa mahiũ ta ũciarithania, irio iria cĩagĩrĩiruo kũheyo, njĩra cia gũtangĩra, mĩrimũ ngũrani, ngũrani, ya mahiũ, thoko njoru ya indo ta mahiũ, na indo iria ciũmanaga na mahiũ ta iria, na matumbĩ, na ĩrĩa ĩho ũgakora nĩ burũka magũraga, noguo thogora ũgakorwo ũrĩ mũru mũno, ningĩ kwĩ mĩrimũ ĩngĩ yũkaga, na hĩndĩ ria yoka gũtikoragwo na ndawa to ĩkoragwo ĩri ta kĩhuhokanio gĩũkaga na rũhuho, ũguo ũgakora nĩ yanina mahiũ, kwa wĩingĩ ĩngĩgakinya gwetherwo ndawa, mathĩna maya no mathire arĩmi mangĩreherwo ataramu akũigana mamathomithie ũrĩa magĩrĩire gũtungata mahiũ mao, kũria magĩrĩire kũruta mbegũ iria ciagĩrĩire cia mahiũ, na ũrĩa magĩrĩire kũrĩma mahiũ marorereirie mbiacara, na cio burũka cia indo cia ũrĩmi ciagĩrĩirwo kũninwo kaimana.

Ndĩithĩtie ng'ombe cia iria, mbũri cia iria na cia nyama, nĩ ndĩithĩtie ngũkũ iria cia ũndũire na bunda, ng'ombe cia iria ci ndeithagia ndakama ngarĩendia tondũ thogora wa iria gũkũ nĩ mwega mũno, ũguo ngona ũmithio wa o kiumia tondũ ndĩhagwo o kiumia, na cio mbũri kũrĩ iria njigaga cia iria rĩa kũnyua gũkũ mũciĩ , iria rĩa mbũri nĩ rĩkoragwo rĩrĩega ũkĩringithania nginya na rĩa ng'ombe, icio ingĩ nacio njigĩte cia nyama, mbũri icio cia nyama nĩ cikũraga na ihenya na ĩgĩbataragwo maũndũ maingĩ na ũguo nĩ ciheaga mbeca cia naihenya, ngũkũ cia ũndũire ndĩcigĩte nĩ ũndũ wa matumbĩ na nyama cia kũrĩa gũkũ mũciĩ ningĩ nĩ nyendagia ingĩnyitwo nĩ bata wa hinahi, bunda ciakwa ndĩcihũthagĩra gũkua mĩrigo mũno mũno mahuti ma ng'ombe.

Tondũ mũmbĩre wacio nĩ ũcihotithagia gũikara kũndũ kũmũ mũno, nĩ ikoragwo na maguku marĩa maigaga maguta na maĩ ũguo werũinĩ ũnarĩrĩa kwaga mbura kwa ihinda inene nĩ ikoragwo igĩthondeka maguta macio magatuĩka maĩ noguo cigakorwo cirĩ cia ũguni, ningĩ werũ-inĩ andũ nĩ mathiaga mũno kũmatha ũmithio kĩbarũa, kana gũthiĩ kwendia indo, ũguo macihũthagĩra harĩ ũhoro wa ũkũi na nĩcithiaga ng'endo ndaihu mũno citekũnoga.

Ng'ombe nĩcio ndĩĩthĩtie mũno, na ndĩcihandĩire mahuti, thara, mabebe, na ria mĩgũnda-inĩ ya gũkobora, nĩ ndĩciheyaga ma mabebe magũthiya, kana ngacithĩĩra mĩcakwe, ningĩ nĩ ndĩcigũragĩra irio cia nduka cia kũongerera iria, ũguo nda, ndatinangia mahuti marĩa maigũ, ndĩmongagĩrĩra ikombe ithatũ harĩ ng'ombe cia irio, ngacoka ngaciĩkĩrĩra cumbĩ, o mũthenya, mbũri nacio ndĩcithondekeire ciugo, kũria ndĩcihingũragĩra o mũthenya ciaria kiugo kĩmwe wi kiũmia kĩmwe ngacithamia ngacitwara kĩngĩ nĩgetha kĩu nakĩo gĩkũre nyeki, ciabatara ndume, ndĩciethagĩra ya na nja, no ng'ombe ciakwa, cĩbatara ndume, ndĩciheyaga cindano kuma kũrĩ rĩgĩtari wakwa wa mahiũ.

Kwaga mahuti ma kũigana hĩndĩ ciothe. Ũũ nĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mĩeri ĩrĩa gũtarĩ mbura, na ũgakora ng'ombe ciakwa na mburi nĩ cia hinyĩrĩrĩka nginya rĩngĩ ikarenga iria rĩrĩa cirutaga o mũthenya. kũhũrana na thĩna ũyũ ngũraga mahuti maingĩ rĩrĩa andũ maragetha, kana ngagĩra mahuti ma ngano, ĩkĩgethwo ngaiga nĩgetha ngahũthĩra hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa. Mĩrimũ mũno ya kĩhuhũkanio ĩyo nĩ ĩninagĩra mahiũ makwa, tondũ rĩngĩ ndĩkoragwo ĩrĩgĩrĩirwo na ũgĩthiĩ gwetherwo ndawa ũgakora nĩ mathira. Kwaga ndawa ya kwĩhokeka ĩkinyanĩire ikĩro mũno ndawa cia mĩnyoo cia mahiũ, rĩenderio-inĩ rĩa nduka ici citũ cia ũrĩmi. Rĩrĩa ndona mbeca thiaga o kũrĩ ataraamu nĩgetha manyenderie ndawa iria ciagĩrĩire, kwaga thoko njega ya mahiũ na indo ya iria na matumbĩ, ũguo ciakwa ndĩtwaragĩra kĩganda gĩa kũgũra iria nĩgetha ngũrĩrwo na mbeca njega.

Ũhoro waku, nĩtwacunga mũhera, nĩũndũ wa gũgũcerithĩria, tũratanyĩte ũmũthĩ nĩrio tũgũgũtũmĩra, no nĩhagĩire na kĩhĩngĩca hanini, tondũ ũrĩa ũrĩandĩkaga marĩtwa na kũrĩa mũrigo wagĩrĩire gũtũmwo, ndandĩkire ũyũ waku. ũguo rĩrĩa tũneire mũndũ witũ wa gũtũma, akinya kũneana arigwo ũcio ũgũthiaga kũ, na acoka naguo. Na acokire mathaa me moru mũno ma hwainĩ, ũguo tũtingĩũtũmiree, nĩtwa nĩtwawandĩka marĩtwa harĩa wagĩrĩire ũneanwo, na rũcinĩ rũcio kindũ kĩa mbere twokĩra nĩgũkũneanĩra, ũguo gũkiuga gũkinye mĩaraho ũgakorwo naguo. Tũohere mũno na twĩkwĩhoka ũndũ ũcio ndũgacokerwo rĩngĩ. Thengio.

Nĩndathikĩrĩria mateta maku mothe, na nĩ ma nĩndetĩkĩra ithuĩ nĩ ithũĩ twĩ na mahĩtia, ithũi nĩ ithuĩ tũtanarora wega mũrigo ũcio. Na mũndũ nĩ ehagia na akarekerwo ahoya ũrekeri, ũguo tũngĩkũhoya ũtuohere tondũ tũtikwenda tũtigane na ũru na nĩguo ũkoretwo wĩ mũndũ wa bata, nĩ ũtũgũrĩire mũno kwa ihinda inene. Nĩngũgũtũmĩra mbica cia indo irĩa ingĩ ndĩnacio haha, ũthũre kĩrĩa gĩgũkenia, mũthenya wa rũcio nĩtũgakĩneyana nĩguo ũke ũcenjanĩriwo na kĩu kĩna gathĩĩna. Nĩ tũkarũgamĩrĩera marĩhi ma ũkui. Ũguo ũtuoherwe na twĩkwihoka ũndũ ũyũ ndugacokerwo rĩngĩ, thengiũ.

Mũthenya wa ira, nĩndĩrokire gũkũ, gwetha ũtungata wa ũkuui wa indo irĩa ndĩragũrĩte, ndwarĩrwo mũciĩ. Indo icio tũgĩciĩkĩra, cirarĩ njega na tũraciohete wega gũtirarĩ kĩndũ kĩrarĩ gĩthũku ona andũ anyu arĩa marabangire nĩ maronire. Imwe cia cio cirarĩ itĩ na metha cia icicio no igĩkinya mũciĩ metha icio cirarĩ nguũ. Rĩu ngũhũraga mũnjĩre tũngĩteithania atĩa no wagĩrĩire kũrĩha hathara ĩyo tondũ niĩ nĩ ndĩrarĩhire marĩhi mothe ma ũkuui, ũguo ũtungata wanyu nĩguo ũrarĩ na thĩna. Ngwenda mwethe kĩhonia kĩa ũndũ ũyũ, tondũ ngĩũka gwetha ũtungata wanyu, ndĩrerĩtwo mũtithũkagia indo ciene na ciathũka nĩ mũrĩhaga.

Tene andũ matiehumbaga nguo nyingĩ ,na mũno atimia makunĩkaga o mwena wa mwĩrĩ ũrĩa wagĩrĩire nĩ gũkũnĩkwo, no kwarĩ na ũigĩrĩrĩki na mĩtugo mĩega tondũ ndũngĩonire mũndũ ũratindanĩra nao kana gũtinda amabuatĩte kana kũmahahama kĩmwĩrĩ akĩĩgwatia atĩ mekĩrĩte ũru. Thikũ ici andũ mekĩraga nguo ndaihu na ngũhĩ no nayo mĩtugo nĩyathũkire mũno noguo ngũo imwe cikoneka ta citarĩ cia gĩtĩo na ikoneka ta cirĩ cia ũrathoni no ũma nĩ atĩ cikoragwo ciĩ njega ũngĩringithania na andũ ũrĩa tene mekĩraga no ũrĩa rĩu mĩtugo nĩyathũkire na andũ makĩgĩa meciria maganu.

Gĩcunjĩ kĩnene kĩa andũ arũrĩrĩ rwakwa magakorwo matiũĩ mĩtugo na mĩikarĩre ya ũndũire witũ, aingĩ nĩ gũkorwo nginya rũthiomi rwitũ matĩrĩũĩ wega, matingĩhota kwaria naruo tondũ, nĩmaũmagarire magĩthiĩ mataũninĩ kwetha ũboco wao kwoguo mationaga mathaa ma gũcokeria mĩciĩ-inĩ kwao nĩgetha ciana cikarũtwo ũndũire nao arĩa mehokeirwo kũruta na ũndũire ũyũ, aingĩ ao matiretĩkĩra kũneana gĩthomo kĩũ na njĩra nginyanĩrũ tondũ wakwĩenda kana kwaga mathaa ma gũthomithania, noguo mĩtugo gwitũ ĩgathiĩ ĩhũkĩte okahora.

Ngũcoka oro hau nenda-inĩ cia kambuni ĩyo ndagũrĩte ndĩmandĩkĩre ndũmĩrĩri ya kũmera ũrĩa itanaiganĩra nĩ indo ciao tondũ ĩtarakinyanĩirie ikĩro na ndĩmorie kana no mahe mweke njokie, njenjanĩrio na iria ci kũngenia, mangĩaga kũnjokeria o kambuni nĩ ĩkoragwo ehanĩte namba ciao cia thimũ no kũmahũrĩra ndĩmatarĩrie ningĩ ngĩmandĩkĩra kana ndĩmahũrĩre no ndĩmonie wũira wa kĩrĩa ndetie na kĩrĩa ndarĩhĩte nĩgetha matikone ta ndĩrageria kũmaiya.

Nĩ twacũnga mũhera mũno mũgũri witũ tondũ ũcio tiguo ũrarĩ wendi witũ ona ithuĩ. Tũratanyĩte nĩ ũgũkinyĩrwo nĩ indo ciaku mũico wa mũthenya wa ĩria, no tondũ rĩu ndũnahotekeka tũgũkũhoya ũtuohere, tondũ mahĩtia mararĩ mwena witũ. Mũthenya wa ĩria ngari itũ ya gũtwara mĩrigo ndĩnaumĩra, tondũ kũrarĩ na mũrũrũngano noguo nĩ tũretigĩrire indo ciaya gũthũkangio. Ũguo mũthenya wa rũcio nĩ tũkaumĩra na indo ciothe nĩ igatwarĩrwo agũri. Ũguo tuohere na tũkwĩhoka ũndũ ũcio ndũgekĩka rĩngĩ.

Kwaga ndawa cikinyanĩirie ikĩro cia kũrigita mahiũ makwa rĩrĩa ma rwara, nao marigĩtarĩ aria maheanaga motungata ma ũrĩthi, magakorwo matũrahĩrĩrie narĩa mehakuhĩ nĩ arĩa meyandĩkĩte ũguo magakorwo marĩ na goro mũno. Thiaga kũrĩ mũtaramu wa ũrĩmi na nĩ hanene ũguo nĩ handũ jethaga mbeca ngĩthiĩ, nĩ getha ayenderie ndawa iria ikinyanĩrie ikĩro, rĩngĩ kwona mbegũ cia gũciarithania mahiũ makwa ũkoragwo ũrĩ ũndũ mũritũ, noguo ngakorwo ngĩhũthĩra mbeca nyingĩ mũno kwetha rĩgĩtarĩ ũria gũka mũciĩ kũhera, rĩrĩa kwĩna ũgarũrũku mũnene wa rĩera na maita maingĩ kwĩna rĩũwa nĩngoragwo na ihinda iritũ gwetha mahuti ma ng'ombe, kwoguo maita maingĩ ngoragwo ngĩgũra irio, kana thara kuma nja ya itũra rĩrĩ, noguo ngarama ya ũrĩmi ũyũ ĩgakorwo nĩ yathiĩ igũrũ.

Ngwamba ndore imĩrũ yakwa, bute irĩa ciho nyingĩ, irĩa citarahũthĩka, to kwaya gũkorwo nĩ kũihũra ĩihũrĩte nĩkĩo ĩtaroya ingĩ ng'eni. Ndarora nyone ndĩraingĩria o na thutha wa gũbuta, no hũrĩre mũgũri ũcio thimũ, ndĩmũtarĩrie imĩrũ yakwa, ndemwa kwa ndemwa ndĩmũthomere ndagakorwo nĩwe rĩngĩ ũrahĩngĩca ũrahĩngĩcĩka handũ agĩkĩra namba icio, ningĩ no ngerie kũrora mwena wakwa kana kwĩ na intaneti na kana nĩĩraruta wĩra na akorwo nĩĩraruta njũrie mũgũri wakwa arore mwena wake, ndeka ũguo na yage kũhetũkia no kũmũnengera namba ciakwa cia thimũ, andũmĩre mwena-inĩ ũngĩ wa ndũmĩrĩri.

Ndĩ mũgũnda mũnene ngoragwo ndĩ ũgayanĩtie mwena wa mahiũ na mwena wa irio no nda ikara kwa ihinda rĩa mĩaka ĩrĩ ngacenjania, mwena ũrĩa ndĩraigaga mahiũ nganjĩrĩria kũrĩma guo naguo ũyũ ũngĩ nganjĩrĩria kũiga mahiũ, nĩgetha kũmenyerera tĩri wakwa, kũrĩa nĩmĩte nĩ ngoragwo njirigĩire na ngacoka ngakĩra mahiũ makwa kiugũ, ũũ atĩ matiumaga ndĩmatwaragĩra mahuti kiugũ-inĩ kĩu, imwe cia irio iria nĩ maga nĩ cindeithagia na mahuti ta mabebe, mahuti wa waru, maboga, mahuti ma karati ona thaa ingĩ karati, naguo thumu ũrĩa ndona kwĩ ng'ombe ndĩũhataga wothe ngaũtwara mũgũnda noguo ngakorwo nĩ ndĩrona ũmithio harĩ kũrĩma na kũiga mahiũ.

Tondũ mbũri nĩ mĩthemba ngũrani kũringana na kũrĩa cikaraga, cia mwena wa heho cikoragwo na manyoya maingĩ nĩguo kũgitĩra heho na manyoya macio matiĩitaga meenjirwo na menjagwo rĩrĩa kwĩna riũa nĩgetha mbũri icio citikaigue heho mũno, nyingĩ ciaci cĩrithagio nĩ ũndũ wa nyama na nĩciendete, na nĩ irĩaga irio mũno ũguo cigagwo kũrĩa mahuti maroneka kwa woingĩ, kũrĩ mũthemba ũngĩ ũrĩa wũikaraga kũrĩa gũkoragwo na riũa ici itikoragwo na mĩrĩ mĩnene ningĩ cikoragwo na rangi, mũirũ mahinda maingĩ na manyoya macio nĩmo megũithagia citirĩaga mũno na onacio nyingĩ nĩ cia nyama.

Nĩ cirĩaga mũno na ningĩ nĩ ciendete mũndũ wĩna mĩgũnda mũnene, ũndũ cikohata kwohwo kũu, nĩ ikoragwo na mĩrimũ icicemaga ũkĩringithania na mũthemba ũyũ ũngĩ wa ũndũire ũtakoragwo wĩwa iria, kwona mbegũ yacio ũkoragwo ũrĩ ũndũ wa hinya mũno, mũndũ ũrarĩma mbũri ici nĩagĩrĩire ethe handũ hena mahuti maingĩ kana akorwo na mũgũnda akahota kũgania nĩgetha ciganie irio, nao ataraamu a mbũri nĩmagĩrĩirwo marehe motungata ma mbegũ cia cio, na mathomithie arĩmi ũrĩa magĩrĩire gũciramata gũtigĩrĩra nĩ ciethema na mĩrimũ ĩrĩa ĩcinyitaga mahinda maingĩ.

Ĩĩ mũno ngoretwo ndĩ mũgũri wa motungata manyu, kwa ihinda rĩa mĩaka ĩtatũ rĩu na hĩndĩ ciothe ndoka ngoragwo na gĩtũmi gĩa gũcoka rĩngĩ, wa mbere nĩ mũtu gatagĩra agũri anyu na njĩra ya ihenya na gĩtĩo kĩnene na mũndũ angĩgũra kĩndũ age kũiganĩra, acokia nĩ mwoyaga na mũgathikĩrĩria mateta make, mwahũrĩrwo thimũ nĩ mũcioyaga hĩndĩ ciothe na gũcokia ciũria ciitũ nao aruti anyu a wĩra nĩ andũ marĩ ngoro njega tondũ ona mũndũ akĩgũra angĩenda gũteithĩrĩrio nĩgetha ataũkĩrwo nĩ indo ngũrani nĩmokaga na magagũteithia, mũndũ agũra indo nyingĩ nĩ mamateithagĩrĩria gũkua nginya ngari-inĩ yake, ũguo motungata manyu nĩ mega nakĩo matũkenagia na tũgacoka.

Ĩĩ maita maingĩ mũno ng'ombe ciakwa, nyanjĩtie gũciciarithania kwa ihinda rĩa ĩtandatũ na mwaka wa mbere ngĩanjĩrĩria ndarĩ na mũthemba wa ng'ombe wa thĩ mũno, ndwakoragwo na iria rĩingĩ ngĩũka njiarithanĩtie o thutha wa iciara ngaheo mbegũ ya kũgarũrĩra, na rĩu ũngĩrora ng'ombe ciakwa iria ndĩnacio nĩ mũthemba ũrĩa mwega cirutaga iria rĩega na nĩ ihotaga gwĩtiria mĩrimũ, mbũri ciakwa nacio nĩndaciarithanirie na kũhoya ndume cia andũ arĩa mena mbũri mũthega mwega ũrĩa ũkũraga naihenya nogekĩra nyama ũguo ũgakorwo ũgĩkũrehera maciaro mega.

Nyambaga gũciakĩra nyũmba yacio ciĩ ciki, kũrĩa ndĩcitagĩra mũra nĩgetha cigĩe ũrugarĩ na ngacoka ngacihũrĩra makotoni thingo-inĩ nĩgetha citikaigue heho mũno, nĩ ndigagĩrĩra nyũmba ĩyo nĩ theru mahinda mothe, nĩ ndĩciheaga iria rĩa kũigana mĩeri ya mbere ĩtatũ citambĩtie kũrĩa nyeki na ngacithondekera handũ ciriumaga gwota riũa mĩeri ĩyo ya mbere ĩtambĩte gũciruta ikarĩe mahuti, ningĩ nĩ ndĩciĩkagĩrĩra maĩ na ngacigũrĩra irio cia duka iria citũmaga cikũre na ihenya mũno. Cianina mĩeri ĩtatũ nĩ ndĩciumagia nja ithiĩ ikerute kũrĩa nyeki na ngacinyihĩria iria, ngaciongerera gĩthimo kĩa maĩ nginya cimenye kũrĩa wega.

Citiagĩrĩire tondũ ĩyo nĩ mĩthemba ĩrĩ ya mahiũ ngũrani na ĩna ũtiganu igũrũ rĩgie mĩrĩre na mĩikarĩre yacio. Mahiũ ta ng'ombe nĩmarĩaga mũno na makenagio mũno nĩ mahuti ma gũtuĩrwo kana irio cia kũgũrĩrwo rĩrĩa mburi nacio ikenagio nĩ gũtinda ikĩmunya nyeki, mahiũ maya maheagwo chũmbĩ ngũrani noguo gũciga hamwe no ũkore cingĩhĩngĩcithania mĩrĩre yacio ya chumbĩ, ningĩ mbũri nĩihũragwo mũno nĩ ng'ombe na noũkore mahinda mangĩ, ona nĩ ciũraganire , ũguo ndikwona tarĩ wega gũcihingĩra kiugũ kĩmwe.

Ndigagĩrĩra ng'ombe yakwa nĩ ĩiganĩire ũguo nĩ kuga ĩra koma handũ hatheru, ngacoka ngamĩhe irio cikinyanĩire ikĩro irio mahuti maigũ mũno, ngamatukania na irio cia duka cia iria na ngacikĩrĩra chumbĩ ũrĩa ũthondeketwo ũrĩ wa gũciteithia cirute iria. Nĩ ndĩciheaga dawa ya mĩnyoo mahinda marĩa magĩrĩire thutha wa mĩeri ĩtatũ gũtigĩrĩra citina hinyĩrĩrĩka na ingĩona ciĩ na kaũndũ karonania mĩrimũ nĩ ndĩciĩtagĩra ndagĩtarĩ wakwa agacitora citakinya kũrwara irenge iria kana cirĩtwekie.

Karatathi gaka ndinako, karonania mũthenya ũrĩa ndagũrire tivii ĩno, kuma nduka - inĩ ĩno yanyu, na nĩyo ĩno haha nguĩte, ndakinya mũciĩ nĩ ndamĩonire no ĩracoka ĩrathũka ĩtarĩ hutie nĩ mũndũ, ũguo nĩ kwonania yarĩ o nathĩna ĩkiuma haha, karatathi gaka karonania no jokie kĩndũ nduka -inĩ ino yanyu, ingĩkorwo ndininĩte nakĩo mwaka, na ningĩ mũkaiga, no thondekerwo hatarĩ marĩhi o ihinda - inĩ tarĩu kĩngĩthoka, rĩu niĩ ndacokia na ndirenda gũthondekerwo, tondũ nĩ ndĩretigĩra ya hota gũthondekwo hau ningĩ ĩcoke ĩthũke rĩngĩ, ũguo ngwendaga kũmũhoya mũjokerie mbeca ciakwa, ona mwanenga cĩa hathara yanyu, ndírĩ na thĩna no mũjokerie icio ingĩ.

Rwa mbere nĩrwa kanitha ya gathoreki acio mathiũrũrũkaga magĩthomithagia andũ ũhoro wĩgiĩ kwĩmenya na kwĩmenyerera nĩgetha matikanyitwo nĩ mũrĩmũ ũyũ ,ũngĩ, nĩmathondekaga mabura marĩa mathiagwo nĩ ciana cia mathukuru matungĩte nyĩmbo na mĩthako ya thenema yothe makĩonania mogwati ma mũrimũ ũyũ na ũrĩa mũndũ agĩrĩire kũĩthema ,nĩmathiaga magĩthimaga andũ na arĩa moneka menawo nĩmajagĩa kũmarehera mũtaro mĩcinĩ yao tũhu kũrĩ rũhonge rũngĩ naruo rwa mũndũ kĩũmbe acio nao mathiaga nĩmarĩ marũa mahetwo magũthiũrũrũka makĩmenyaga arĩa mathimirwo na makĩonekana mena mũrĩmũ ũcio, kwoguo mũndũ angĩkĩrega kũgĩra ndawa mathiũrũrũkaga makĩmatwaragĩra makĩmaragĩrĩa nĩgetha metĩkĩre kwĩĩtĩkĩra magĩre ndawa.

Wa kinya rĩenderio-inĩ rĩa gũkũ gwitũ nĩ ũkaheo karatathi ũke wũihũrie maũndũ ta marĩtwa maku, namba yaku ya kĩbandĩ, mũthenya ũrĩa wagũrire kũndũ kĩu, okorwo warĩhire na njĩra ya thimũ, nĩ ũgũtwonia ndũmĩrĩri ĩyo ya thimũ, ndwagĩrĩire gũkorwo ũhũthĩrĩte kĩndũ kĩu ndũbatie kũnina thikũ mũgwanja kuma rĩrĩa wa kĩgũrire, ndũgakorwo ũtarũrĩte nginya karatathi ka igũrũ ũkĩrehe ũrĩa wanengerirwo, ningĩ ũgoka na rĩthiti ya kwonania namba cia kĩndũ kĩũ na warĩkia kũiyũria indo icio ciothe nĩ ũgatwĩra kana ũrenda gũcenjanĩrio kana gũcokerio mbeca ciaku nĩ thengiũ.

Gwĩkĩrwo thitima icagi-inĩ nyingĩ makĩria thukuru-inĩ cia mũingĩ nao arĩa maheanaga motungata ma intaneti ta andũ ta Safaricom, makĩhota gũkinyia motungata mao kũu icagi-inĩ na gũthondeka mĩtambo yao gũtigĩrĩra ndĩrĩũraga mũno nacio thukuru nyingĩ nĩ ciaheirwo komputa cia gũthomithia ciana, ũrĩa cia gĩrĩire gũtũmĩra intaneti kwamũkĩra motungata. Andũ kĩũmbe nao arĩa mena ũhoti wa kũhingũra kambuni ciao cia kũheana motungata ma intaneti nĩmaheirwo marũa kwoguo cigakorwo nĩ cironekana na ihenya mũno na thogora mwega.